Eeeh gini tii e gweng iluonge ni onunga kendo odongo ga en gi yie ma dongo kodhi malo kasto bedene be karore kasto onyuolo olemo gi ,olemogi thothne jii chamoga kendo seche moko be inyalo biye timadho mana pigeno, pige wuok ga marateng kosechiek kama

Maendi en osuga, osuga ni otii ga kuma nitie ngich ahinya kendo ingwedo ite to kothe gi inyal ti go kaka yath

Maendi en rabolo, rabolo kosechiek kamae tokethorega mayot . Kuom mano, jomoko tiyo ga gi it yiende mopogore opogore machalo kaka obino iume go kasto obedo ma ber. Seche moko bende inyalo kawe akawa ting'awe kumoro ma moling' kuma ng'ich ok donje kata kuma liet bende ok chop kuome todhi beda beda maber.

Maendi en tich choko taka taka. Kendo tijni itimega kuonde machalo bombe, kuonde ma takataka ng'enyie. Gima omiyo ok ahero time , en nikech olil kendo onyalo kelo tuoche moko kimulo gik machalo molil moa kuom ute mopogore opogore. Ok ing'eyo ni gimane ma ng'ato nowito mokelo kanyo.

Pichani miyo wa ranyisi mar nyithindo ka nitie klas, gin, nenore ni ginie lesson moro kendo nitie japuonj manie kindgi kanyo. Ma skul mayudore Langata mabe yudore e chuny boma ma Nairobi

Pichani en mar osiptal, nyathini okel osiptal kendo daktari nikode. Ma daktari machiwo ne nyithindo thieth, onenore ni odwa chiwo ne nyathino thieth

Gima biro e pacha kaneno picha ni, en chapat. Ng'ani otedo chapat kasto obano moko maber. Kasto oketo moro piny, chal kagima odwa kano gi kotiyo gi karatas mibocho go ni.

Picha ni nyiso jo puonjre moko ma ni kar somo nitie ngama ochung ma chalo ni en ja puonj ma puonjo gi kaka itiyo gi mbui kendo osiemo ne gi kaka onego bed ni itiyo gi computer nyithindo go bende obedo ka ngiyo kaka ja puonj puonjo gi

Mantie e pichani en gweno mothol. Gweno kosenegi molunye maber tikete e sng'enge moro e wi mach towang' awanga' maber, kosewang' tigole. Mano yudo kanisegolo nyaka iye ka tee, koro kas ilosone kachumbari mitiyoga gi nyanya, kitungu mar lum gi pilipili.

Mantie e pichani en nas. Nas ng'enyne ka ng'ato osetoye kaka otoyeni to ji mwodega. Kata kamano nitie pige moro mantie e diere kanyo ma bende itiyogo e tedo kaka mo. Inyalo tiyogodo e tedo omena kata rech kendo wuok mamit ahinya.

Ma en chips. Chips iloso kod waru, kisengáde mo, mo oriere oriere, kasto ichiele gi moo mangény. Gima angéyo kuom waru, kuom chips owuon, en ni, ngima dhano to ok ober go, nikech okelo moo mangény e del. Kendo saa moro onyalo kelo tuoche moko mag chuny.

Mantie e san ni en nyoyo. En achiel kuom chiemo ma josomo wacho ni onegobed ni ji chamo nikech. Achiel, olose goduma makelo teko e del. Oganda bende en achiel kuom gigo makonyo del e yore mopogore opogore. Nyoyo yieng'o dhano nikech opek, kendo onyalo konyo e timo tije moko mapek kaka doyo, goyo orak mag mjengo kata tije moko ma bet ok yot ahinya.

Ka ng'ato dwaro yudo opande, to achiel, inyalo dhi kachif to chif miye fom mofilo kastigoye picha to kipande biro bang' ndalo moko. Jomoko be dhi gi yo mayot mar dhi huduma to imiyogi ID e yo mapiyo. Kata kamano, yo mar manyo ID to pod en mana achiel nyaka miyi fom mifilo gi nonro mari tiketo kanyo koka inyalo yudo opande.

Mantie e pichani en simu mar ong'we yamo. Simuni itiyogo e go simu kata oro ote machuok. Tiyo gi ong'we yamo bende osebedo gi lokruok mopogore opogore, nikech chon, simu nyaka nebedi gi kuonde midiyo, tinde, nitie moko migwelo agwela titiyogodo. To komachielo be en ni gik minyal tiyo gi simu tinde omedore, Ti inyalo dhi kuonde mopogore opogore kaka facebook, twitter, whatsaap gi kuonde mamoko mane onge chon.

Pichani ng'iso kumoro ma ji nitie, ochalo skul mar tiegruok mar tiyo gi kompiuta. To manenore e pichani kendo en ker mar piny kenya, William Ruto to gi jomamoko mochung' mang'iyo kaka jopuonjre gi puonjore wach mar tiyo gi mbui.

King'iyo pichani tineno kuma sirkal chiwoga e chenro mage eyo mar intanet. Iluonge ni eCitizen. eCitizen ka, nitiere programs te mag sirkal michiwo eyor mbui kendo ng'ato ang'ata ma ja piny Kenya onego obed ni ndikore e eCitizen mondo oyud chenro te mag sirkal kae.

Achiel kuom gik monego bed ni ichiwo ne jopuonjre masomo kata ndiko e yo lony manyasani gin kompiuta, gikmachalo kaka laptops to kod simbe. Ma miyo jite ma puonjore bedo maromre kendo yudo yono mar puonjre malong'o. Machielo en ni onego ochiw intanet, e yo machiek ahinya Wifi mondo kik gibed gi shida mar yudo intanet maber. kendo oneg puonjgi kaka onego bed nigi tiyo gi gikmachalo kamagi mondo kik donjo e mbui bed matek.

Mokwongo, sama chik obiro to itere e bunge mondo jotelo mabe gin jochung' mag od buche owuo e wiye. Bang' mano tiyogo kura kabende parono en pach chik maber. Bang' mano titere e committee ma dhi to ng'iyo gik matindo tindo ei chikno malose obed motegno. Kasto idwoke e bunge to bunge kendo chako wuoyo e wiye to igoye kura. Kopo nokalo atamalo prauchiel gauchiel mar jochung' od bura ,to itere mondo ker ogoye sei. Ka ker osegoye sei tobedo chik. Koponi ker okogoye sei, tidwoke e bunge kendo to bunge chak ng'iye malong'o. Kasto idwoke ne Ker mondo Ker koro ogoye sei. Ka ker okogoye sei, to gino nyalo bedo chik nikech en gima bunge otiego mondo obed chik. Bunge e jomochung' ne Jokenya te.

Dwol mar EACC e dwol moket gi piny owacho mondo orakre gi mibadhi. Dwolni osebedo katimo nonro ,kendo chulo jogo moyud gi ketho mar mibadhi e od ng'ado bura mondo ong'i ane malong'o kabe mibadhi mienogi. Kata kamano, dwolni ok osebedo gi olemo maber e kedo gi mibadhi, nikech thoth ji dhi ga ma ok okum kaluwore gi mibadhi magitimo. Emomiyo dwolni dwar ni mondo omed ng'iye malong'o, mondo ji motimo mibadhi oyud kum makare.

Anyalo kone, mondo okaw wuoche machielo, e bei molwar ahinya nikech, nyalo bedo ni nauso ne wuoche no koyiech, kendo wach no okwangéyo, emanyalo miyo pogruok bede. Kendo kaber to onego bedni mondo wakonyore watee. Oyud gima ne odwaro, kata obedo mana ni opogore gi mane odwaro, to anbe kik a abed ni ok auso. Nikech kodwoko wuoche, to nyiso ni mondo adhi duoko ne pesane

A dhi dok kuom ja uso gi gik moko te ma ngiewo mondo mondo wa lu gi achiel ka achiel kaka no chulo gi kendo onego bed ni ja uso goyo bei manyien mondo o ne nitie kaka kwan mare ok donji gi pesa ma onego bed ni ochulo bang ka isechudo onego bed ni ingeyo ni gik mi chulo gi e gik ma ingiewo

Ka dhie duka mondo a ngiepi onego bed ni adhi ka angeyo gima adwaro mondo kik bed ni adhi chung e mbele duka ka apenjora gima adwaro kuom mano ka adhi to apenjo ja duka no mokwongo ka en gi gima a dwaro no kase kone ka mano to angise mondo ogam ane ka en gima adwaro

Gwengwa timbe ma chon pod timore ma chalo kaka rito chike ma chon tero buru kendo bedo e achiel kaka jo anyuola kod jo gweng kaka chon ji ne kwayo dhok kanyakla pod e kaka ji kwayo dhok kendo kaka ji ne puro kanyakla pod ji puro a pura kanyakla yore mag iko kaka ne i time bende pod ji timo kendo chike ma oluore gi gedo kod timbe ma moko pod timore

Digi farm en mbui ma konyo jo pur mondo otim gigegi e yo ma olony ma nya sani kendo iyudo ka jo pur nyalo yudo chiro mar gima gi puro kendo gi nyalo yudo thuolo mar mondo gi ngere gi jo moko bende ma timo tij puro kendo Digi farm bende nyalo miyo jo pur hola ma gi tiyo go e puro.

Kayudo miyo, e chiro mauso nyanya, to adwaro nyanya, tadhikone kit nyanya madwaro seche moko giuso ga nyanya mochiek ahinya, seche moko be giuso mapok ochiek ahinya, koro nyaka akone, mondo, omiya madwaro. Kadwaro mochiek to mochiek ema akaw kata kadwani mondo oriwna, tanyise ni oriw mochiek gi mapok ochiek malong'o, kasto be nyaka akone mondo opimna maber

Ma en faras. Faras en achiel kuom le mitiyogo e weche mag wuoth, kendo en achiel kuom lee maringe ahinya matek moloyo lee moko. Ngényne itiyo kode e piem moko, kendo tuke ne bende ngény. Kendo joma tiyo kode nyaka bed ni nigi lony mamalo e tiyo kode, mondo gi ti kode maber.

Mae en tugo mar adhula migweyo gi tielo. Chieng' mokuongo mane atugo adhula, ne pod atin ka an e school mar primar. Kendo gima notimore na, ma wiya okwil go, ni tienda nowil. Omiyo nokachak atugo opira kendo are chieng' no.

Manie picha ni, gin jomoko ma be obuko dendgi gi rangi moro ma rachar to giruako leso. Maa chalo nyisruok mar kit oganda gi kaka oganda gi ne timo gik moko. Kineno nyako ma ni mbele no oting'o agwata. Agwata gin gik mane itiyo godo chon kendo ema nyiso kit oganda kaka negidak,.

Mani kani en tich luoko sende, luoko sende ahinya oken tich mayot nikech anyalo paro chieng moro kaluoko san, sende to atoyo san momiyo nochuada ahinya, omiyo chakre chieng no nyaka kawuono asebedo ka, maluor ka aluoko sende nikech aparoni gima notimore cha nyalo nuore na

Maeki en ndiga. Ndiga en achiel kuom gigo mitiyo godo e wuoth. Kendo inyono mos mos kata inyalo nyono piyo kaluwore gi kaka ing'eyo riembo. An, ndiga natiyo godo ndalo moro ka naomo godo pii nam katero dala. Kendo nokonyowa nikech inyalo ting'o godo kubni ariyo gi pii.

Maeki manie pichani en nyamburko mar bas, nyamburko ni thothne oyudore mana e boma ma dongo dongo kaluore gi kaka obukeni ,en gikma joma sani ohero, jomasani odak mana e boma. Gima asewinjo kuom nyamburko ni mabende osetimore higani ahinya en masira mar apaya ma osekel gi, gi nyamburko gi. Seche moko iriembogi e yoo maok ni kare kendo seche moko be iriembo gi ngama omer momiyo samoro gikelo masira ma nego jii kendo ketho mwandu

Ma, manie picha ni gin opande. Ma jomoko be dendo ni kitambulisho. Opande en gino mimiyo ng'ato ka ng'ato moseromo higa apar gi aboro. Ema omiyo ka in kode, ting'eyo ni in ng'a to iya kanye to ija kanye. Kendo kidwa manyo tich to nyaka ibed gi opande. Machielo be, kidwa goyo kura nyaka ibed gi opande. Kendo kidwaro mondo otim ni gimoro amora e ofis mar sirkal, nyaka ibed ni in gi opande mondo eka timni tij no.

Mae iluongo ni passport. En gino mitiyogodo kidwaro wuoth moramora ma dhi oko mar piny Kenya. Kichopo kuonde idho ndege, nyaka ibed kode mondo eka oyieni ichak idho ndege. Kuom mano, okonyo, e weche mag wuotho.

Pichani en mar mama matedo. Otedo e kendo ma nyachon mane ikunyo gi kueru kasto ichweyo gi lo. Otedo e agulu ma nyachon bende nikech aguluni ninyaka gi wiye mochwe gi lo.

Ma picha ni, en mar ng'ato miluongo ni Owino, moyudo ote ma chuok kowuok kuom chenro moket gi Sirkal. Iluongo ni HELB. Ma konyo nyithindo mantie mbalariany somo. Gimiyo ga ji hola mar pesa. Kaka sani Owino, oyudo siling' alufu piero adek mane oorne chieng' tich abich. Kendo, ochak oyudo siling' alufu piero ariyo gi ochiko gi mia abich, ma be oorne odiochieng' no. Seche e ma opogore.

Ma enti en tich mar ting'o chuma. Mabende ji ting'oga mondo oket dendgi obed motegno. Chieng' manakwongo ting'e, nayudo kopek ahinya kendo notama kata ting'o malo, omiyo nochuno mondo owadwa manewadhi go kanyo okonya ting'e nikech nopek manonyalo kata hinya.